Ore taata entoki nadamu nanu tenadol ena naa kadamu imbaa arashu imasaa nikintumia oshi tonkang'itie amu ore taata enaa enikidolta tene ore tedukuya tene neetae ositima nore ele sitima naa kitumiae oshi isitimani tonkang'itie tombaa napaasha peyau naa arashu peyau ewang'an inkajijik arashu inkang'itie ore ae neetae enkima arashu enkirowuaj ore sii esiai ena naa pirowuajie inkajijik ang naa peyie earaa enkjiape ore taata enankae naa entoki napiki arashu kuna wojitin oshi nepiki takataka tonkajijik oloiterio pookin ore enankae naa or gas nore ele gas naa keretisho keeta siinye imbaa enyenak keretisho tombaa napaasha enaa eneyiarare ore enankae naa enkare arashu emashini enkare nore taata ena are naa keretisho tonkang'itie amu kewoki neyierishoreki nitukishoreki ore enankae naa esimu nore esimu taata tonkang'itie naa ema embaye entoki sidai nanare tenetae amu keeku indim airorie iltung'anak lotii iwojitin napaasha.

Ore taata ena naa embaye etipat oleng temurua ang amu ore taata enaa enikidolta tene naa keetae indaikin natii irk arashu naikenoro too torbeniak lopaasha ore etiu nejia keetae sii emashini neetae iltung'anak logira naa apik ena daa kulo benia ore ena mashini natii enewueji naa ninye naipima naa inkiloi okuna daikin netu peyie etumokini naa atipik inkiloi naa nanare irbeniak ore etiu nejia ore taata ena daa naa keretisho oleng amu ore taata enaa enidolta kegirae ae pack ena daa peyie eyae ildukai lopaasha arashu peipangieki dii ninye aaya inkuapi eboo anaa naasitae oshi ake tosiai enkiremore neku ore taata ena nembaye etipat oleng nibung'ita iltung'anak tolosho otemurua ang.

Ote ena baye nembaye nanyorr nanu amu ore taata enaa enikidolta tene naa keetae ena uduma ore taa tene uduma kenya naa ore ele nolturrur loitasheki arashu loret iltung'ana aitaki imasaa napaasha ana taata anaa enikitodua tolarin otulusoitie keetae apa esiai e huduma namba nore eetae ina siai e huduma namba neshomoito kulo turruri naa aiko aibung iltung'anak ne nei neyakikisha aajo enotito iltung'ana naa kuna huduma namba enye ore sii aetoki ore ele turrur naa keretisho oleng amu ore taata na tenilo inawoji anaa enikidolta egirae aret iltung'anak lopaasha naa itumoki oltung'ani ashomo aikilikuanu imbaa naaji niyou niyiolou arashu nitumoki ninye ashomo anoto kuna masaa naa nayieuni anaa nkipandeni tokunen indim anoto inkardasini napaasha niyieu oltung'ani naa naipirrta esiai olosho le kenya.

Keetae taata inkoitoi napaasha nasujita iltung'ana epuoito naa apik indaa irbeniak lopaasha arashu irbeniak lonapishereki lonapieki indaikin nai aitung'ua orchamba aaya iwuejitin nepaasha ore taata etiu nejia nitayioki kulo beniak tonkoitoi napaasha anaa natiu anaa tanaata naa naate indaikin napaasha amu keetae taata irbeniak lonapieki indaikin nai nemesioki ainyiala neetae inanapieki indaikin nasioki ainyiala ore tina rishata naa kepuo kulo beniak naa aret iltung'anak amu keaku kitelelek esiai enapare okulo olan ore sii aetoki ore kulo beniak naa mii kitabaya endaa eitu inyiala arashu itu ninye eng'era ore tina rishata nidolta naa ajo keaku eshomoito kulo beniak aaret iltung'anak naa tena siai enapare ondaikin olchamba.

Ore taata ele naa olturrur le uduma ore ele turrur le uduma kenya nolturrur lolo aret iltunganak me petum imasaa naa napaasha nayie nanare neeta oltung'ani imasaa naijio inkipandeni imasaa naijio, inaijio inamba e huduma namba neku ore taata teniyieu niyas imbaa naijio kuna nore ninye teniyieu niyiolou aitumiyia ena mashini enaa enagira kulo tung'anak aitumiyia ketii ake imbaa nanare teniyiolo anaa naa imbaa na naijio nie ifaa naaji nenare niyiolo aitumiyia naa entoki naijio computer arashu laptop ore tina rishata naa keeku iyata eng'eno niyiolo sii aitumia kuna mashinini naa esirkali aitobiraki.

Ore apa sababu pataasa nanu ena baye nore taata anaa enikidolta tene naa keetae iropiyiani tene neetae orbuku neetae sii ena mashini natii enewoi naji calculator ore taata ena mashini kelo aret iltung'anak tombaa napaasha oleng amu itumoki oltung'ani ashomo aikena iropiyiani inonok naaji enaa iropiyiani e biashara ino neeku ore tina rishata neeku indim aikena kuna ropiyiani tesiokinoto nemanyanyikie sii nemitum im imakosani naaji tena siai naa igira aiken kuna ropiyiani amu ore ena nemelejisho ena amu mintoki aitumia intokitin naijio inkardasini enkigerore peyie itumoki aikena nona baa arashu iropiyiani inonok neku ore ena taata nentoki naloito aret iltung'anak oleng amu itum naa niyiolou sii aikena kuna ropiyiani inonok tesiokinoto.

Ore apa nanu pataasa ena siai ore apa paishomo aitumia naa ena toki naji calculator naa kashomo aaret tesiai naa osabu ore etiu nejia ore taata ena calculator naa ekilo aret naa tesiokinoto amu mintoki aaku aata enkigerore sapuk onkardasini neku ore teina rishata ore naaji teniyata iropiyiani inonok kumok niyieu ninken tesiokinoto naa kenare naaji ake tenintumia taata ena calculator amu mei minyialaa ninye enkikenare metii imakosani duo kumok neku ore taata ena tenintumia tesiai ino ninye oltung'ani nekilo aret naa amu keaku isioki aata aidip osabu lino tesiokinoto nitum naa inaduo matokeo niyieu oltung'ani tesiokinoto nae keaku inoto eretoto duo niyieu oltung'ani naa.